Ber ma iyude tijni en konyo nyithindo matindo ma pod higa abich kuom yudo tuo kaka polio

Tiekruok mar jopuonje ma kenya mondo gibedgi lony mathoth kaka itiyogi computer ama technologyl ma sani.

Ne en maasai manyinge Richard Turere